Yiolo ena naibung`ita osipika alimu ilomon netiu enaa keeta itung`anak oogira aikok. Sidai ena siai e nkikoo eisulaki too ntomonok.

Keranyakini enkito e harusi, keeta ake duo sii ninche olkereti lenye lemayiolo, kake ore inayiolo naa kenyorr iljaluo aatarany aidansa, newoshi iltooi. Aawoshoki enaduo kitok nayamitai. Neriku menye o ng`otonye aarikoki olpayian.

kaai tadamu enaa eng'elare nasii te kenya baada olarin imiet..wore patejoo nejiaa kadolta olemokure etaaii oji chebukati ninye apa chairman eng'elare tolosho le kenya aa IEBC

Etumo kulo tung`anak elotu oletemi alo metetemi naa olotemisho laikilikua enkae imaswalini nejoki ekiji ng`ae? .Kainyio apa isumiya? Idim ataasa ena siai? Ore sii ninye olotemi neijibu enaa enaifaa.

ore ena naaenkayioni nagira aipiru enkima .ee ore apa yiok kira inkera kutitik kake nkayiok duoo aisulaki naa keipiru ake enkayioni enkima aikonji ,nipiru ake ore pidol ajo ketii oltiili enkayioni enkeju ninkoji duo shata irowua .injo ake pi eibunga enkima ,nipikenkeju peyie ejing orkipirati.

Kajoki amaa amu kayieu iropiyiani esile kanyamal, nemaata ilaitashekinok,. Kainyioo naaji aidim airajie paaitaesheki ashu kaa oitoi nabo kidimidimi intae aataretie enaa iltung`anak oishooyo esile. Pee kinchoncho nkuti ropiyiani esile amu kaata taa enkipande.